Kikonyo walet neo mising eng emoninyo amu ateptoab kasari kikowal tukuk chechang eng kakuyetab nguno ko netai ko kicham eng keny ko kimitei kolsetab ketik nekiibu itonda nekararan eng nguno ko kikowalak kikure eng kingeresa climate change kikowalak amu kikotoi piik kotil ketik akongotilei ketik komaiityin ketik chekolei iboru noto kole eng kenyishek chekibendi eng tai komakomi itondaab emet ole kararan kokeibor kole eng kolsetab minutik kokakong'emak amun makokaran itondaab soet makonyoonei ropta eng kasarwek chekikipwotchin kou nguno ngekolei bandek ko kiatkinye tai ko kicham tikekolei bandek kong'etkei arowek chetai lakini iboru nguno kole kokebe arowek chebo ang'wan mut kekole bandek endo kitiko atkinye let kitikomitei kolsetab ketik tamuryetai nebo oeng ko olekibatitoi mbarenichu kora makibati mbarenichu eng oret nenyolu kikeboishe tingok chebolei kong'emei kikeboishe akot tukuk cheu mbolea chekaib nguno wallet eng emet ko kebor noto kole kakobeet ng'ung'unyek

Netai kokimanda lakochu konyor walet, nebo aeng ih kokigochi bichu agot kimnatet en ng'alekab chebkondok sigosikyi agot akichek koro ng'alek kwak kole bendii en oret nekararan yekakomuch kosuldaen noton ih kowale tetutik, kowale tiemutik chechang chekataimuch kosuldaen icheket ih, amu kakoususie banda nyuan en sugulit nemite anan nekisimanen ngikilichike baisionik kwak kwa lagochu kokanaptage en keretab betusiek choton ko ngewal bichu akikochi kimnatet kobsishechi ke icheken en icheken kowale yeloo kobaru noto kole kararan yeikimit bichu ak ng'alekab chebkondok. Nebo aeng ko kotononchi kandoik kwak en oret nekararan nemi barak asimatko chichi ngueny bichu matkekas ng'alalet nyuan. Mat kekas ng'alalet nyuan kora Yoon kole takitokikee kikimit ng'alalet nyuan en ortinuek nekararan en tai. Koibu walet nekararan en lakochu, nebo aeng ih kokigochi bichu agichek konai kole kandoinatet ko ingunon kotindo kelchin.

Otinye komong'unet ole ibu koroi walet nekararan amun kagobet korong atebto nekitebye buch , atebto nekitebye buch koibu kobwotuutik chebo yomset en tuugk che chang, kou yeiset ab maiywek kou keret ab filimishek che monyolu, agot ibet abge en neranik. KO koroi kiigochi biik kasarta nekararan sikobwat koyai boisiiet ago ngeyai boisiet inyoru melekto. Agot Bible agine komowoe kole mokiberuri Jehova ana mokitorori Jehova en banan konyolu iyae boisiet ne mutai ko kanapten kong'eten kebeberta agenge agoi age. Ko koroi kogoib walet nekaran ne kiigochi biik kobois ago yekobois biik koistoenge tyemutik che kotonyoru en atkan kora. Nebo oeng ko kiigochi bichu kora, kiigochi bichu kosich boroindo nebo kochengchi ge en oret ne inegen ago motkoboiisie keret ab itondo en oret nekaran anan social media en oret nemonyolu koib noton walet nekararan sikogochi bichu ak ichek yon boisiie internet kocheng'e tuguukwak koboiisien en oret ne kararan komie amun kiigochi boisiet nebo kowalak kochengchige tuguk chemokinge koine ko kerenyun ko kararan koroi ak koibu kit nebo komonut en emenyo.

Kikoib mukswanotet kitam nekararan ngamun kikokochi bik kokuyo ng'alekab ibinuek chekimokongen bik amuun rani kouu kainaikab taritik, kainaikab tuka, kokikoib musuaknotet komiet en rani ngamun kikowal emeet musuaknotet ibwatin bik bitet en bororiet kou ngunon bororiet tab Nandi kobuatin mukswanotet olekiuu bitet tab Nandi konet yekiketito sikik amuun ih atkai kora komiten bik ak mukswanotet anan ko simeet ih ibaru ng'alekab atebet nekinyolu at kinye, kokibor noto kole kenet bichu asikotesen tai en olekibendi komakomiten bich cheibe kasarta sikonet bichu akobo bitet tab keny olekikitebta atebta ne kararan ak atebta olekinyalu en bitet tab kalechin ak Nandi komugul kibor noto kole mukswanotet ko kit nekararan Ako ibu walet akokochi bik ko kochike kocham kit nekimi en keny nekiatebet nekararan nekinyalchin bororietab kalenchin , noton amunee siketinye musuaknotet akokibaor noto koboibachi

Netai kotikochi bik akobo miandob Ebola nebo aeng koiwal atebet inaisechi bik matkorikyin ak bichun kikonaam anan bik chebunu emeet nekikonam ebola, nebo somok ko kerib kanyaiset sikebiman simoit konyo chito netindo mogochwaitab ebola akonyor kotuyo ak bik chematindo mogonchwani nyalu kestaeke bik chekikoba miandab ebola sipakeker bichundo matogolsng, ageker matokolsnda koba emotinuek chuton chuun. Ko chekabor kole tinye mogochwaitab ebola emet nyon, sikonamndech mogonchwet noto nebo ebola namba aeng ko kekirnda ebola ini en kanetisosiet ne kineti bik kaimutik cheibu miani ebola asikekorinda en chakchinet . Nebo somok en ng'alekab chebkondok en kanyaiset ih Ako miani chito mogochwaitab Ebola mogochwaitab ebola ko korom matkoryikchike bik akonamndake kikuren miando nekinamndake at kaan kora nyalu kikochi bichu kanetishet asikostaenke bik chekikonam miandab ebola

Ilazimishani amu chang piik chengeleljin korutgei akobo mioniip covid-19 ko noto amune sikolazimishani serikali ako namba oeng kolazimishani sikosich borto kimnatet nebo koboriekei ak mokonjwetab covid-19 ye makikochi pichu konetkei akobo kaimutik cheibu miondoab covid-19 komeimuch kokuyo noto amune sikokikokuyo serikali konde piik lazima ana kilazimishani sikosikchi kokuyo akichek yekakerut kokakonyor kanyaishet anan chanjo noto bo miondoab covid-19 piik chechang kora komatindoi kakuiyet akobo tukuk cheipwech kerchechu kerutchin borto nyuai noto une sikinde lazima sinyikonor kakuiyet akot eng kasarta nerubei ako noto amune sikondoi serikali lazima simatkotikoletaak mogonjwaniip covid-19 yekakerut chito kouitu ole tekoletotokei miondoab covid-19 noto amune sikonyolu kerut piik ako noto amune sikondoi serikali piik lazima korutgei akobo mioniip covid-19 kosupkei ak noto anyun kora ngokakerut chito koboru kole kakonyor kiit nekikure eng kutitab kingeresa immune desistance ngokakodevelopen desistance immune nebo borto koboru kole makotinsoi kimnotet kutikab covid-19 tikobar chito anan tikokon kaimutik eng borto ab chito.